Chiemoni inyalo lose e yo mayot kendo mapiyo, mokuongo mondo ilose nyaka ibed kod waru, ibrokawo waru to ipoko ng'eye maber, bang'e to iluoke, kiseluoke to ing'ade matindo tindo, bang' luoke to ikete e mo ma osechiek maber maliet, ibroweye kanyo bang' seche moko matin, kaeto kosechiek moloko rangi mare to ibiro gole kendo ikete e san majaber ma otwo mondo okwe matin mang'ato nyalo chamo, ibro chame gi apilo

Ber ma ng'ato nyalo yudo kuom timo tijni en ni mar onyalo yudo omenda malach bang' ka osedhi use. Nikech tijni en tich makawo ndalo mang'eny kendo itime gi jii mang'eny mondo oikre. Seche ma ichako pure nyaka idwar joma olone pii kaponi koth onge ma oromo . Ka oseikore to ibiro ng'wede ikete otuo maber ma ite lokre marabuor. Bang' ka osetuo to ibiro tere kar nyiewo mare ma ibiro nyiewe gi jok ma dhi tiyo kode ka iloke obedo kaka ndawa kendo kitere e pinje maoko manyiso ni piny Kenya yudo ne

Ma en nyanya. Mondo irite maber ma ok okethore, dwarore ni sama ichako pure to ibedo kod yedhe ma i igoye mondo kik kudni donji mondo okethe. Kendo bang'e ka oseikore kata ochakore ikore biro dwaro mondo ipone ka pok ochiek ahinya manyalo miyo okethore sama itere chiro nikech ochiek ahinya. Sama igole e puodho, sama igole e puodho bende ibro pone mapok ochiek ahinya mondo omiyi yot mar kane bang' ndalo matin kapok itere e chiro. Kendo ibro kete e dier ot kama ng'ich ma liet onge mondo kik okethre.

Tijni oselokore bang' kinde e aluorawa nikech jopur oseyudo lony mamalo kawuok kuom jopuonj ma puonjo jii kaka onego opur nyanya. Kata kembe machiwo kodhi bende osetemo puonjo jopur kaka onego gitim. Puonj ma imiyo jopur en kaka puonj kaka ipidho nyanya. Mokwongo kaka ikete e seedbed ma odongi mondi eka itere e puodho. Ka isetere e puodho to ipidhe kendo ka koth onge to chuno ni nyaka iolne pii. Kosechako golo nyanya to chuno ni nyaka igone yath mondo kik kudni mak nyanya mondo otow ma kethgi e puodho kanyo.

Tijni oselokore e aluorawa nikech jopur oseyudo puonj kawuok kuom jolony mag pur kendo gisebedo gi mor gi keyo ma giyudo bang' ka osepuonjgi. Kata kembe ma uso kodhi bende osekawo saa gi mar puonjo jii. Mondo ipuonjo japur kaka onyalo pidho nyanya kapod en e seedbed kosedongo kaka otere mokete e puodho. Bang' ka osedongo mosechako golo nyanya tipuonje yedhe monego otigo mondo kik kudni chuo nyanya mit keth nyanya seche ma pod odongo ka en e puodho. Saa keyo mare bende ipuonjo japur kaka onego ogolo nyanya, orite kendo ipuonjo gi kaka onego ochako chon manyo chiro ma iuse nyanya.

Gima biro e paro ka aneno gini to nyisa ni alot ni okethore kendo kudni odonjo ma ochame ma okethe. Ma nyiso ni japur nitiere gima ne ok otimo ne alot sama ne osechako iko kodhi. Nyalo bedo ni ne ok ogoyo yath ma geng'o kudni mondo kik cham kata tuchi alot mondo okethre. Kata nyalo bedo ni ne ok ogoyo yath ma oromo kata ne odeko keto yath bang' ka kudni ne osechwoyo kata donje alot ma otucho alot gi iye. Ma en lal maduong' ne japur ahinya.

Tijni inyalo puonjo ng'ato kaka onego oti tijni. Mokwongo , ibiro keto yien mar kahawa e lowo bang'e irite ma odongi. Ka osechako dongo to ibiro doye mondo kik buya yombe manyalo miyo kik otim maber. Ka oseikore ma ogolo kodhi, to ibiro neno ka kodhi lokore marakwar kata marabuor. Mano nyiso ni oseikore kendo ibiro pone mondo kik ochieg ahinya e yien kata winy be kik chame kapod en e yien e puodho. Ka isepone to ibiro pedhe kata moye e kuma lach mondo otuo. Bang' kosetwo to ibiro tere e kambi mondo iuse.

Chiemo ni abiro lose e yoo mapiyo. Mokwongo, abiro kawo rech to achwero, achwero achwero mondo agol ng'eye kata ogaka mare. Bang' chwere to abro kete otuo kata ogolo pii matin. to abro lute e moo mo ochiek maliet mondo ochiegi marabuor mamit. Bang' ka osechiek to abro kawo nyanya gi kitungu gi hoho to achielo e sufuria machielo mabed mayom kaeto aloso sup matin. Sup no ka oseikore to abiro kawo rech chande to akete kata adumbe e supno mondo ochieg go mar dakika matin. Bang' ka osechiek to abiro kete toke gi kuon,

Gimane otimore mokuongo mane atimo tijni, ne an gi luoro nikech naluoro mach ni nyalo wang'a, kendo kane asechako madhi mbele ka atedo ne abedo gi chir kendo ne atedo chiemo mamit moloyo, kaeto aketo gige tedo maduarore ma aweyo nyanya gi kitungu ma ochiek maber, bang'e ne akawo royco mamedo dhadho to akete, ka aseketo to arudo matin mondo gichieg kamoro achiel, nakawo pi matin akete mondo olos sup matin, kaeto akawo rech ma owang' to akete e yi sufuria kanyo mondo ochieg bang' dakika matin, ne aloso sup mamit.

Kit gini ma ahero en ite kata oboke mare. Kendo gima omiyo ahere en niya, ka isepure ma igole e puodho ma ilose kaka dwarore ma ite olokore rabuor to ibiro kawe to itere e chiro kata kuonde ma ing'iewo gie . Ipimo no godo e ratil manyiso pek mare, bang'e to ichuli omenda kaluwore gi pek mare. Mae en mor ne japur kuom tich matek ma otimo kendo kore kata yien bende inyalo tigodo kaka yien ma itedo godo e mier ma wadakie. Gini en gi yuto maber kendo iuse nyaka e pinje ma oko mondo wayud

Ka aneno gini, gimabiro e paro en ni idoyo alot mondo kik buya ewe. Ma en alot midendo gi dho ngere ni spinach. Alotni omit ka osetede kendo omedowa rateke mag del makonyowa e geng'o tuoche mamoko. Kata ka osedongo maber to japur nyalo use mondo oyud godo omenda ma onyalo konyore godo. To bende onyalo tede eode mondo ochame mana kaka alot mamoko .Pith mare kata rit mare dwaro koth kata pii ma orome gi yath bende mondo kik kudni cham ite matieki kata kethi.

Kit gini ma ahero en ite kata oboke mare. Ma en majan ma ipono gima omiyo ahere ni oboke mare inyalo ng'wedi kata ing'wedo to itere kambi to ema iloso godo majan mawatiyo godo e udi kaka loso math mar chai. Kendo ka oselose to iuse e chirni wa kata e dukni wa e nengo maber. Kendo bende iuse e pinje maoko manyiso ni en achiel kuom gigo makelo yuto ne pinywa koseuse e pinje maoko. Ahere nikech sama apidhe to jii yudo tich mar pone kendo ng'ato nyalo yudo omenda motiyo godo.

Tijni oselokore bang' kinde e aluorawa nikech jopur oseyudo puonj mawuok kuom jolony e weche mag pur kendo osepuonjgi kaka ipuro tiang'.To moloyo mano jopur oseyudo mijing'o kowuok kuom kembe makao niang' maloso godo sukari .Lony magiseyudo en ni sani ichulogi mapiyo kendo omendagi okbudhi kapok ochulgi. To kata bende kembni osebedo kakonyogi e yor chiwo kodhi kata e yor, yor komo kodhi kata e yor puro puodho bende. Ma en gima

Chiemoni mondo ichame, dwaroni ikuongo ilose mondi, mae en chapat gi oganda, nyaka ikuong ited chapat ka ibago mogo mariwre maber, kae to ikete mo matin bang'e to ikete e pan malit mondo ochiegi, ma ogol rangi majaber, kendo owuogni oyom, to ibro gole to ikete e bakul moro ma iumo mondo kik okwe, bang'e to ibro kawo oganda mane isechwako to ichielo gi kitungu gi nyanya maber, bang'e to iweye mondo ochiegi olos sup ma opoto, ka isetimo mano, to ibiro terogi e mesa ka ipangogi maber, kendo iketogi e

Anyalo lero gima timore kae. Ka ang'iyo pichani to aneno ka mae en puodho ma opidhe alot mar kabich. Kendo gidongo maber. Itgi odongo maber kendo aneno ka japur odhi gologi e puodho. Ma en nyak maber mamiyo japur bedo gi chuny maber kata mijing'o mar timo pur kendo .Bang' ka osegologi e puodho, to oketogi kamoro kata opangogi maber mondo oik mar terogi e chiro. Ka ochopo e chiro to obirousogi e nengo maber kaluore gi nyak mar chiemo kata alot ma ogole puodho. Obirousogi bang'e to oyudo omenda ma onyalo

Ma en puodho mar kitungu ma idendo kata iluongoni nyang'ina. Kitunguni ka oseikore to japur biro dwaro mondo ogole puodho mondo kik okethre. Mar gole e puodho japur biro pudhe sama loo pod yom mondo kik odong' e puodho sama ipure. Sama ipudhe ka isepudhe to ibiro kete piny mondo ing'ad ite maniiudhe godo, kata ing'ad tiendege. Bang' ka isetimo kamano to ibiro ting'e itere ikete kamoro malach mondo otuo maber. Tuo mare birokonyo mondo kik kitungu kethre. Bang' ka osetuo to ibiro tere e chiro mondo iuse.

Ka aneno pichani to anyalo wachoni ma en puodho ma opidhe alot ma iluongoni spinach gi dho ngere. Puodhoni en puodho maduong' kendo alot otimo maber kata onyake e maber. Kendo aneno ka japur oseng'uede kendo en kod mor mang'eny e chunye kaluore kod yuto ma oyudo. Alotni en chiemo ma jii mang'eny ogeno kuome nikech okonyo e del to ng'enyne bende jii thoro chame pile ka pile kata ochame gi chiemo machielo. Kata bende inyalo tede timiyo nyathi ma tin mondo omed roteke mag del. Kata japur nyalo use e chiro mondo oyud omenda monya